Oboke ni oting'o weche mang'eny mag ng'ato, lakini onyiso sana weche mag omenda. Malo kacha waneno konyiso nyaka kuma ng'ato ng'ani odakie, gi higni mosebetie kanyo, onyiso kama ng'ani tiye. Kendo gi piny kanyo oduogo ogolo weche moko mag jaod ng'ani ma ng'ani odak go. Kwaridre piny kacha to wayudo konyiso weche mag omenda, onyiso pesa ma ng'ani nigo e bengi gi pesa ma ogolo. Pesa ma onego ochul duto te onyis ei gini.

Gini kaneno to gima bire pacha en gweng', ute maneno kanyo gin ute ma yudre mane gweng' kocha. Kendo dhok be ntie kaa, dhok be yudre mane gweng' kocha. Kendo e picha ni be waneno yo moro mokalo e mbele kuma dhok chieme. En yo ma pi olwoko kendo pi odhi gi lo mang'eny.

Ma en omenda mar Kenya ma nyiso siling' pierabich, gini tije pod en aena mar nyiewo gik moko kata mag chulo gima ng'ato otimo ni. En mana ni koro gimotimo omedo dok piny, gima nonyalo timo chon king'iyi gi gimonyalo timo sani iyudo ka nitie pogruok. Chon nonyalo timo gima duong', lakini sani koro otimo mana gima tin torumo.

Gini en olemo, olemo nigi nengo ne jodak malworawa nikech inyalo chame kendo kichame to nitie gik momedo e dendi. Kendo inyalo kawe midhi iuse e chiro miyud omuom minyalo timogo gik moko. Kendo kipidhe e dala bende okeloni tipo maber minyalo bete kiyweyo.

Ma en luong moluong go ng'ato e nyasi mabo timre mar nyako miluongo ni Anna. Nyasi ni botimre kech Anna chopo higa mar apar gang'wen. Onyiso kuma nyasi ni botimre, kendo onyiso kuma sama nyasi bochakre gi sama nyasi borumo. Oluong ji mondo obi kendo onyisgi ni onge gima gidhi chulo e donjo e nyasi ni.

Chiemo ni en olemo, chiemo ni en ok tedi. En kiseyude kama to ikawe tigolo itene kasti luoke, kiseluoke maler mineno ni koro oonge chilo, to en giminyalo chama chama kamano mos, en gima ok tedi.

Chiemo ni iboluoko kiseluoke ting'ade, kiseng'ade matindo tindo tikete thenge. Kastikawo sufria tikete mach, ting'ado kitungu matindo tindo, iketo mo e kitungu ni. irudo mo matin ma ochiegi kasti ng'ado nyanya imede kitungu kanyo, ichakirudo matin machiegi ma gimakre maber. Kastikawo chiemo ni tikete iye kanyo, iborude irude irude mobed mayom minyalo cham kastigole.

Chiemo ni en olemo, olemo mar avokado. Kendo en gima iluoka luoka, kiseluoko ting'ado. Kiseng'ade e diere tigolo opoklone kastidong' gi iye no, iye no inyalo chamo kamano ama inyalo chame kata gi kijiko. Bathe kanyo baneno ka wan gi olemo mar maembe, maembe ni be en iluoke, kiseluoke ting'ade. Embe kise ng'ade koro inyalo chame achama kamano.

Kae wan gi weche mag omenda, kendo onyiso e yo molony ma sani midendo ni Mpesa. Yoni en yo mar oro omenda, kendo kae waneno ka inyisowa nying akaont kuma pesa onego odhiye. Kendinyisowa pesa maron made monego oor, kendo onyisowa piny kanyo be namba monego oore pesa.

Tijni maneno ka ni en tich mar puodho, kendo aneno ka jomachokre gi loso bando ma gigole puodho. Tijni asetime, asetime mang'eny chakre tin na nyako koro adong marom kama. Ne wamondoga e puodho gokinyi osirawende, watiyo nyaka samoro watiyo nyaka godhiambo. Iyudo ka kaka nudhi e puodho gokinyi no okuduogi, chiemo ikelonu mana kono kendo kutieko tuchakudok dala un emuchakutedo. Nitie seche mana winjo kaol sana gi tijni la, lakini kang'iye tayudo ni tich matek emichamo kendo tich matek ema kelo chiemo. Omiyo gi sani an anyalo wacho ni tijni en tich mahero kendo en tich ma ji te onego oher. Nikech ka ok watiyo matek to ok wanyal yudo chiemo.

Kae kaneno to gima aneno ka timore ka en ni otong' yiende, otong' yiende nikech gichien kucha waneno ka nitie yiende madongo ma pokotong'. Lakini gi mbele koni to nitie onge yien katachiel, diere kacha waneno iro, ma nyiso ni yiende motong' gi iwang'o go maka. Kendo maka gi ibo usgi katibo tigo e udi. Mbele koni kumodong' ni, nyalo bedo ni koro ibo tigo e weche mag pur.

Ka e picha ni kaneno to gima bire pacha en weche mag omenda molony ma sani ji yudo e mbui. Iyudo ka inyisi ni iluong osiepeni mondo obi, to ka osiepeni obiro ma bo odonje gini to nitie pesa mimiyi. Gini thoth ji oseteme lakini iyudo ka ji matin ema yudo omenda. Kendo iyudo ka joma luongo ji ema yudo omenda lakini jok moluong gi to ok yud gimoro. Bang'e iyudo ka gin gik malwar kendo onge ng'ama dong' kochung'.

Kae aneno puodho maduong mopidhe nyanya kendo nyanya ni opidhe mar mondo ouse odhi ouse e chiro. Aneno ka wuon puodho ni kae kendo orwakre maber mar timo tijni. En gi oketo gimoro eng'eye manyiso odhi e puodho goyo yath, ogoyo yath mondo nyanya mopidho gi kik gik moko kethi.

Eh tijni kang'iye to aneno weche mag pith. Weche mag pith nika nikech kata ka ang'iyo chien kucha, aneno oduma mopidhi mapod tindo, kendo jogi bende kamochung'ie ni aneno ka gimako jamni gimako diel mapod tin. Gichien kucha kendo be aneno kanitie yiende madongo maitgi ler manyiso ni ati pinyni en piny machiek kendo nyalobedo ni nitie gik mopidh mang'eny mopogore gi mae mawaneno kaegi kende.

Mesani kang'iyo to aneno ka wan gi saumu gi jinja. Gigi gin gik tet ma itedogo sana sana e piny masani. Gigi gin gi arufu makech kendo iyudo ka thothne itiyo kodgi e chiemo mondo gimed ndhadhu mar chiemo. Ndalo matinde be iyudo ni koro gimedo bedo gi nengo nikech giber engima mar dhano. Iyudo ka iwachoni kaka jinani gi saumu kimedogi kamoro achiel to gikonyo sana sana engima mar dhano. Epiny masani iyudo ka gigi nengo gi omedre nikech dhano ng'iyo sana sana kaka gichiemo gik magichamo gi gik ma gigi dhi konyogigo e ngimagi. Tinde ji ok chiem achiema nikech chiemo obiro, lakini ji ng'iyo ni gima ochamoni dhi konye nadi e dende. Ema omiyo gigi iyudo kagin ji oherogi kendo kata an be aherogi to mana nikech weche mag ngima magiloso neji.

Eh ka wan gi omenda mar sir kal mar Kenya, kendo iyudo ka en gima ji tiyogo e nyiewo gik moko kata chulo gik ma otim negi. Gini wechegi oselokre mang'eny endalo masani. Iyudo ka tekone odok piny. Gimachon ne inyalo nyiewo gi elufu achiel sani ok inyal nyiewo. Iyudo ka sani samoro gino ok inyal nyiewo. Gik moko bechgi oidho kendo pesa be iyudo kakoro nguvu ne odok piny. Gimoro kendo ma ochako otimore ewach omenda en ni omenda olal. Olal sana kendo yude tek, mondo iyude nyaka bed ni itiyo matek, itiyo kata ndalo mang'eny, ama iloso gima duong' kokiyud omenda. Kaka piny medo dhini nyiso ni gini tekone dhi medo dhi piny to en bende omedo odhi medo lal.

Gimabiro e paro kaneno Huduma Kenya en hatua ondamo mwaseyudo kaka Jokenya. Ndalo machon kapok ne Huduma obiro, niyudo ka seche netek sana. Anyalo paro kanadhi nyaka yo Kiambu kucho manyo gima ilwongo ni good conduct. Kendo nichopo kanyo tiyudo ka ji thoth, nirito miol. Sani kadwaro gik ailago, tamako mana yo kachimo Huduma Centre mantie machiegni koda, tayudo gino. Kendo kata mana jonyuol mamanyo ne nyithindo oboke mag nyuol, iyudo ka sani koro tich yot kidhi Huduma centre tikonyi mapiyo piyo. Huduma centre okelo weche mag Kenya koro obedo machiegni kendo en giminyalo yudo mapiyo kopogre kaka ne en chon.